Puonjogi tije mege lwedo, puonjo gi ohala, puonjogi kaka ginyalo ginyalo timre ka giongo pesa kaka ginyalo yudo pesa sama giongo tich. Nyisogi ber mar dhi e skul kendo puonjogi kaka ginyalo bedo.

Ibet gi luor ka iketo tiendeni kar achiel kendo iwinjo gima ka nitie nga'ma wuoyo iwinjo gim ng'ano wacho, ibet akich ok igo koko to ok ichand joma obet machiegni kodi kendo ok iwuo sama ngato wuoyo ,mano e kaka inyalo bet gi luor ahinya.

Nikech nitiere gigo ma gayo oula sama koth chwe ma oger. Gigo gayo oula kaka tero e puothe mag oduma puothe mopogre opogre kendo oula onge nikech nitie yien mang'eny egweng'wa kendo ei aluorawa nitie yien mopidh, yien momako piny motegno kendo nitie gik moko kaka chiemb dhok ma ok yie noula obedie ka koth chwe.

Anyalo wuoyo kode gi luor kendo penje bech nyanya, nyanya iuso pesa adi. Anyalo penje kata kuma ogole nyanyago kendo anyalo jiwe mondo odhi mbele gi ohala mar nyanya niwach okelo pesa koonge tich moro amora motimo. Kendo anyalo gone erokamano kuom usona nyanya e chiro kanyo.

Kaluwore gi an ahero tijni nikech tijni nyiso wa kido kod tim mar jogo ma rwako gigi. Kendo ahero tijni nikech joma loso gigi kata ka gihongo tich moro mondikgi kata gi sirikal to gin gi yo ma ginyalo yudo do pesa maginyalo konyre go nikech tijni e ma gitiyogo to gi uso gigi to miyogi pesa ka ng'iew gigi kendo giyudo pesa mang'eny sana.